Prince Indah mawero ohangla manyicha odhi nyaka loka kodhi perform wendene manyien, ne waneno nyocha ka koka otimo aruse gi nya Migori. Kata kamano wan gi Odongo Swagg be mane ochako golo wende gi dholuo masani oseloko korgi masani en ngamoro manigi pesa kachiel gi Oga Obinna matimo wende masani en gi stechende ma TV show monyalo luongo jii timo interview kod gik mamoko. kendo gigi osekonyogi rito familia gi kod konyo jomoko maok nyal